Ingĩtua kũrera thamaki ingĩrera tilapia tondũ wa rĩrĩ tilapia ciatua gũciarana ciciaranaga naihenya citiikaraga mũno no nĩ ciciaranaga naihenya. Ta rĩu ũndũ ũngĩ wa tilapia mwega nĩ atĩ tilapia nĩ thamaki ĩrĩa atĩ hatĩrĩ kĩndũ ĩtangĩrĩa. Ona ũngĩaga irio no ũciethere mairio ma nyũmba ũthiĩ ũcitĩre gũtirĩ kĩndũ ĩtarĩaga tilapia. Na yatua gũciarana tilapia ĩciaranaga twana tũingĩ ũũ atĩ nĩ ũgũkorwo na twana tũingĩ twakũrera arabu thamaki ciaku nĩ cikuongerereka. Kwoguo watua kwendia nĩ ũgũtua kwendia thamaki nyingĩ no ũkorwo wĩna baita nene gũkĩringana na kĩrĩa ũrarera tarĩu ta tilapia icio. Rĩu tilapia icio nĩ cigũkũhe baita nene mũno harĩ ũrĩmi waku.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ kĩmwe kia goro mũno thĩinĩ wa maica ma mũndũ na wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wĩna hinya mwega wa mwĩrĩ nĩũkũruta wĩra na gikeno kĩnene na ndũgũtũra ũhoyaga ũteithio kuuma kũrĩ andũ kuuga ũteithĩrĩrio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ati wĩna ũgima wega wa mwĩrĩ famĩrĩ yaku nĩ ĩgũkorwo na gĩkeno onawe mwene nĩ ũgukorwo na gĩkeno kĩnene mũno tandũ nĩũgũikara maica mahoreru, nĩ ũgukorwo wĩna maica mamwe marĩa ma gũkenerwo nĩ andũ aingĩ. Wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũgũtũria famĩrĩ yaku na mathĩna magũgwĩciria atĩ tũkũruta kũũ mbeca cia gũtuĩka wa gũgũthondekithia mũndũ ũyũ wa famĩrĩ itũ, tũkũruta kũũ mbeca, famĩrĩ yaku nĩ ĩgũkorwo na ũhoreru mwega wa ngoro na nĩũgũtuĩka wa gũtũma atĩ ũtũarithie mũtũrire wao nambere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩũgũikara na gĩkeno na nĩugutwarithia maica maku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũtũre na gĩkeno.